Kĩrĩa kĩroka meciria-inĩ makwa ndona mbica ĩno ya mũtumia agĩkĩrĩra kamwana sanitizer, kĩrandirikania hĩndĩ ya Covid 19 mwaka-inĩ wa ngiri igĩrĩ na na gĩbaũ na ngiri igĩrĩ na mĩrongo ĩrĩ na ĩmwe, hĩndĩ ĩrĩa Covid yanyitĩte bũrũri-inĩ. Ĩkandirikania marĩa twageragĩra na njĩra ngũrani irĩa andũ matũmagĩra kwĩgitĩra kumana na mũrimũ ũcio wa Covid ũrĩa kweragwo watambaga kũgerera na njĩra ya ngeithi, na kũnyita handũ hauma, kana handũ hekũnyitĩtwo nĩ mũndũ wĩna mũrimũ ũcio. Njĩra ĩno ya kwĩhaka sanitizer yarĩ njĩra ĩmwe ya kũgirĩrĩria gũtambia Covid 19 mwaka-inĩ ũcio wa ngiri igĩrĩ na mĩrongo ĩrĩ na ngiri igĩrĩ na mĩrongo ĩrĩ na ĩmwe.

Mbica ĩno, nĩtũrona ciana ithano iria irakĩoneka ta ikĩrĩ kĩrathi cikarĩte thĩ inyitĩte thimũ cia kĩrĩu, iria cikĩandĩkĩtwo befit, kana wĩkare ũrĩ na ũgima. Mbica-inĩ ĩno tũgacoka tũkona mothiũ ma ciana ici, marĩa macangarĩkĩte, nĩ gĩkeno gĩa kĩrĩa marerorera thimũ-inĩ ici, cia kĩrĩu, ũmwe wake, ũmwe wao akĩrĩ ũrĩa ũkĩrĩ mbere haha mbere-inĩ ya mbica, ekĩrĩte kĩrĩa gĩgĩtagwo headphones matu. Na gĩkĩ gĩkonania gĩkeno kĩrĩa gĩkiumanaga na tekinoronjia ya kĩrĩu, atĩ andũ nomahote kuona, na kuigua, na gũthoma maũndũ maingĩ gũgĩtũmĩra njĩra ya intaneti gũkĩhĩ, gũkĩhũthĩra kana gũtũmĩra tekinoronjĩ ya kĩrĩu.

Kĩrĩa kĩroka meciria-inĩ makwa ndona mbica ĩno ya airĩtu atatũ makenete meroreire kombiuta cia kĩrĩu kana na njĩra hũthũ nĩcio laptop, nĩ ũrĩa njĩra ya gũthomothia kana njĩra ya gũthoma ĩcenjetie. Hĩndĩ itũ tũgĩthoma computers na laptops itiarĩ kuo na kuoguo aingĩ aitũ tuoka gũcionera na gũkũ nja twacoka gũkĩrĩkia mathukuru na gũgĩthiĩ kambĩ kana college na ngakĩona ũigithia wa mathukuru na wĩigithia wa thirikari harĩ ũkinyĩria atĩ o mũrutwo nĩahota gũgĩthoma, kothi yake ya kOmbiuta kana gũthoma na njĩra ya teknorojia ya kĩrĩu ya gũkĩhũthĩra kombiuta na gũkĩhũthĩra intaneti.

Mbica-inĩ ĩyo nĩ tũrona ciana igĩrĩ. Ũmwe maitho make makĩerekeirio kombiuta-inĩ cia kĩrĩu kana na Gĩthũngũ nĩcio twĩtaga ipad na ũngĩ akĩrorete mũhũri wa mbica agĩkenerũrũkĩte. Kĩrĩa kĩroka meciria-inĩ makwa ndona mbica ĩno nĩ, ũrĩa thirikari ĩkĩigithĩtie harĩ gũgĩtigĩrĩra atĩ ciana ciothe nĩ ciahota gũgĩthoma na njĩra ya kĩrĩu, nĩyo na Gĩthũngũ twĩtaga digital, na makĩhote gũkĩmenya ũhoro wa teknorojia iria ikĩrĩ kuo, na iria iragĩteithĩrĩria mathomo ma kĩrĩu na nĩũrakĩona na nĩũrakĩona atĩ indo ici nĩ irakenia ciana mũno mathukuru-inĩ ma mũthingi wa thĩ, nĩgũkorwo atĩ matiratigwo na thutha harĩ ũthii wa na mbere wa njĩra cia kĩrĩu cia teknorojia.